Biacara nyingĩ nĩ ikoragwo na gĩko gĩa takataka, na macini ciao na ngari nĩirutaga rĩera rĩtarĩ itheru. Macini nyingĩ nĩ inegenaga mũno ikĩruta wĩra, na ningĩ nĩkũgĩaga na mũhera mũnungu.

Mahiũ mothe nĩ mabataire kũheo njanjo iria ciagĩrĩire nĩ getha magĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ na magĩe na maciaro mao. Njanjo cibataire gũkorwo cikĩheanwo nĩ thirikari cirĩ cia burĩ.

Ũhenyani wa thakame nĩ wa kĩguni tondũ nĩ ũteithagĩrĩria mathibitarĩinĩ, kũrĩ arwaru arĩa marenda kuongererwo thakame, marĩ hatĩkainĩ na angĩ magĩkwo obarĩconi, ona ningĩ ciana iria citakinyĩtie mĩaka.

Kĩrĩma kĩa Aberdares nĩgĩkoragwo na mĩtĩ mĩthemba mĩingĩ, ta mĩkinyĩi, mĩiri na mĩhũtĩ. Ningĩ nĩgĩkoragwo na nyamũ cia gĩthaka ta hiti, njogu, nũgũ, ngarĩ na wabũi mĩcore. Ningĩ nĩkĩrĩ rĩera itheru.

Thimũ-inĩ yaku ingĩra nenda-inĩ ya library ya kĩbũrũri ya Kenya, wĩandĩkithie ta mũmember mwerũ wahingũra akaunti, rĩhĩra marĩhi marĩa mabatarĩka-inie, nĩgetha ũhote kũhũthĩra library thimũ-inĩ kana gũthiĩ library yenyewe.

Ũrĩithia wa ngũkũ cia matumbĩ wambagia na gũaka kĩaga kĩa ngũkũ na kũiga irio iria cirendeka na ndawa. Gũra tũcui tũnini kana ngũkũ nini nĩ getha ũcirĩithie. Ciakinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩirekagia matumbĩ na igakomera.

Ũrĩithi wa nganga nĩũrehaga ũthaka thĩiniĩ wa muciĩ na nganga nĩikomagĩra matumbĩ maingĩ gũkĩra ngũkũ. Nyama cia nganga nacio nĩ irĩ na mucamo mũthaka na ningĩ nĩ ĩrĩ nyama njororo mũno gũkĩra cĩa ngũkũ.